ore embae edukuya nifaa nintengen oltung'ani, pee eyiolou eton eitu interu aas ena siai, naa ifaa pee iliki ajo ore ewueji netiii naa, kifaa netii enkolong'.kifaa netii esiai ilepu enkolong' tedekenya,o dama enoshi kata egira ajo pee emutu, kenyor enkolong' nenyor sii enchan. neeku pee ore eton eitu ees ena siai neyiolou ewuei netii. tenaa ketii encan oleng.

ene tipat ena siai amu kifaa pee iteng'eni irmaasai enikoni teneuni irkeek amu keretisho ,amu keyau enchan naa keyau sii engima kewarie tenikari enkang ino too irkeek .

ore embae nabo najo naipirta ena kipirta naa ore tenairo tenai tenaira ormaasani nigira aata nkishu inonok

ore eneikoni pee enyae ena. ore enoshi kata etii olchampa, neng'as aisho mikomaa. metang'asa duo aku netoyu. amu ore pee iyieu niyiolou ajo eo, ketoyu. neiteru aitau kuna tokitin eshumata, ore pee eitayu kuna tokitin eshumata neyae, ewueji neji factory. nepuoi ayaa ine wueji neimaa nkulie oitoi, pee etumokini aitayu enkurma. enkurma enkano.

esidai ena siai eneaku iyata olchamba lino lingasa adung ilkeek poookin tembata olchamba lino otii atua wore pindip atuturo nintayu mpaka ntona pebulu nkujit inonok aitobiraki wore pituum olale laijio ele ekisaidia tenkata olameyu amu idung'u kulo kujit linonok nilo apiik olkompe petumoki nkishu inonok ainosa enoshi kata metaii endaa pitoki ilkuliee abulu amu milau aikata endaa nibjo nkishu nonok tenkata olameyu

Wore entoki naadolta egira aasa naa oltung'ani otuno olchamba lenye newun impuka netuno sii mpuka enyenak nitobiraki amu iboyie moyiaritin amu wore kuna puka enyenak na kesidan oleng metaa enyamali na keponu kuna puka enyenak aisaidia amu keaku ake kemirr neshuku faida oropiyiani apa naitumia neaku kelio ajoo keyiolo ele tung'ani aitobira olchamba sapuk loompuka

Ore embae natodua egira aasa, naa oltung'ani oteena ngurueni. Eteena ngurueni enyanak na oleenak longurueni. Eteena peponu aisaidia amu kidim atimira, nidim nai ainoto order eweji na keya nepoi ayieng'. Netum inye iropiyiani enyanak.

ibelekenya ena bae oleng te nkop ang amu ore naa irmaase kumok nemenyor oleng ena siai. inepu enkumoki oormaasae, meyieu nees ena siai enkiremore. neeku ore pee inepu irkutik oleng oas. kibelekenya oleng. amu ore naa eniyieu edaa naijo ena mpaka nilo enetii kulie kabilaritin. neeku kegirae taata aiteng'en irmaasae pee ees eana siai.

Ore neiko peibelenya ena siai tenkop ang naa meyeu iltung'ana neturu inkariak. Naa ore sii ena siai eyeu enkare naitosha, enkare niindim atipika ena daa olchamba amu ore naa ena daa, keyeu naa ake ebukokini enkare anaa adake. Keyeu enkare naake eitosha pesioki abulu. Ina naa peibelekenya tenkop ang amu meyeu ilmaasai neturu enkare amu keishaa nituru enkare tenkang ino naitosha.

ore entoki edukuya nadamu tenadol ena siai naa apa kira ikera kutitik aa ipuopuo adumu kuna tulele nintau ina toki eshumata ninteruru angoroo ashu idalala ena dala nangori ingumot engumoto paa interuru taa pooki . ina embae nadamu tenadol ena.

Ore eninko tenintobir ena siai naa idumu a kulo matunda linonok nintuku ningas nalo ore eitu ingas apa aun mmh eishaa nitayiolo ewuei nilo amirie neaku ishiaa niata ilainyangak oinyangu kuna tokitin . amu ore ninye kulo tokitin imir nai embei sidai amu ishuku nai iropiyiani inonok milo hasara . niaku ilo ake aituku niya nilo ewuei lasiama piaku intukuo tenaa kesupermarket iyata niya ningoru duo inoshi kasukun naipakieki ningoji apik ewuei nebo pepuo naa pepuoi amir ,tenaa ko sokoni nilo aitashe tine wuei nilo amiraki iltunganak nipik embei ino nishaa nimirie

ore enajo tenkaraki ena siai mme sapuk tenkop ang metii ,ikutik inkatie oleng nilo ninepu na ore nkangitie naatii neme inormaasae ilo nai ninepu too tonkankitie enkulie tunganak ookulo loreren tine wuei ilo ainepu kulo metii ena enkop ang oormaasae enkop nikimanya yiook.

ore embae naidim atejo tenkaraki ena siai mme sapuk pi tenkop ang. ore tenkop ang mmee sapuk ena siai .metii ninye ena siai .itu aikata adol tenkop ang ena siai .toonkulie kwapi atodolie kake tenilo nkulie kwapi ketii.

ore enaikoni ena siai naa tenie tenituuno ormaisuri tenkang ino ,nincho enkata nebukokini sii enkare amu kenyor sii nebukokini enkare oleng . ore etubulua amu keya enkata neku nincho metotoni tolchamba lino ompaka neku . ore enoshi kata eotok ,nindim aitayu kulo tokitin nincho inkera inonok minosa tenaa iyata inkera naanya . ashu indim aito aitoki aawa osokoni nilo amir ,nidumu atiu inji niya osokoni nilo amir amu nitum sii iropiyiani inonok.

Ore embae edukuya nalotu indamunot tenadol ena amu ilnychapatini, adamu apa kira inkere amu ore teneyieri ilnychapatini te tenkang ang teneme ekaji inyi duo nayierita kira inkera ,keaku mepuku inkera tenkalo ina aaji ompaka neidipa aateyier nena shapatini pepuo aomonu . ashu eetae isupukuuni ,ore apa entoki namus iltunganak naa kepuo ake pepuo anya ilychapatin amu kegol apa eyieri inychapataini oleng.

ore entoki nikintumia iyiok tengopang' oo maasai atobirie ena lukungu nidung' tengalem orgos ,nidung inkutitik niyier ,intumia emoti ningarang nipik eilata niyier mewo aitobiraki.

Ore engeno naaji naata naipirta ena coconut naaa kayiolo ajo ore esiai ecoconut eti iltungana onya neijia na keisidai amu kenyaa kake indim sii atudumu nipik ina are enye olmushele niyierie olmushele amu keyieru olmushele.

ore olmarenke latoning'o loipirta ena bae naa, ore tenaya ltungani kuna kwashen. natipikaki atua eilata naa kiroshiwuo oleng ketum osesen, nemeishaa. mme sidai inailata tosesen loltungani.

Ore maana naata ena kipirta naa ore ake piinya orkeseri naa kitagol oltun g'ani enoshi kata iasita isiaiti naagol enaa esiai olchamba, kesidai amu kiibung' enkoshoke. Kake ore teninya enaake naa akinyialakino. Ketii iltung'anak laa menyorr inkoishuak enye impoosho. Neeku elelek etirru inkoshuak.

kayieu nadol tenaa kolchani obo oshi oitobir kulo oonyori, oloshi kulie oodo, naa keyieu sii nayiolou tenaa kishamu entoki nanyanyuk.

Ore enaiko oltungani penya ena,, ena matunda, na intukuo ake ore onoshi kataa intukuo ore enoshi kataa intukuo ninyia amapaka inkinyat mitayuni inkinyat eboo na ore pindip aitukuo ningor kulolaijio keoto amu kiaku kedua naa kulo kulie oibor atua na tenidol ajo inji etiu atua ijio kedoo na intuku ake ninyia etiu neijia.

ore embae edukuya nalotu indamunot tenadol ena na kadamu apa kitii sukuul kira inkera ajo midoyio enkolong eitu kipuo aanya ashu tenidol oltungani enyaita niomonu amu kemelook apa oleng ashua ilo ayau nisotie shai ,shai ino duoo nitanapa. ina ebae edukuya nadamu tenadol.

Keeta ena maana amu keret iloshi tunganak oota kuna moyiaritin ana emoyian esukari, kisaidia nai lelo tunganak te kila enkolong tenetum nai oltungani nabo anaake.

Ore ormarenke latoningo tenkaraki ena bae naa ore ewuei nitumie nai oleng naa idia kop oloongu ,keeta oshi ninche kulo maembe oleng naa kebulu toonkangitie enye niaku minyangu, amu kadamu apa ore apa kitii sukuul teniata enchore napuku tinaalo neyaki intae . ore enkae toki nayiolo naa kemelook oleng ,keeta oshi emeloni sapuk kulo maembe . ore enkae toki nayiolo me mitum anaake ,keeta niche enkata enye napukunyie naa ore pee eishunye ina kata nengas aimin

Yiolo enikoni tenitobiri ena siaai naa, iyierr inkirri inonok iyierr kuna naapejo niyierr kuda kulie naikaraangi. Keesi naaji oleng' tekuna hotelini sapukin arashu enoshikata eeta oltung'ani esiai sapuk enaa harusi, arashu enkai siaai ake sapuk te enkang' ino. Piipotuni kulo oshi otii inaang' pee eponu naa pookin aayierisho niserve oltung'ani metaa ilotu ake we esahani nikipikakini enabaa ena eniyieu.

Ore eniko oltung'ani pitobir ele sinkiri, ning'asa ake apik eilata ino emoti ore piindip nipik nkitunguuni inonok ornyanyak nipik duo ntokitin niyeu iye nintumia, ninkoroga ake nitii iltung'anak oopik mpaka kule. Ore peeku naa supu piitushayu naa supu nintadoiki, niyau sinkir linonok loidipaki duo aiko aimie eilata kegoli. Nintadoiki taa atua ninkoroga ake nipik indania inonok, neeku taa ina kata indim oltung'ani ainosa.

ene tipat ena bae amu ore ele matunda naa keji oshi keponaa osarge tosesen niaku naa kenya iltunganak kumok nemegol sii enkinyangunoto naa kisapuk sii niaku kisidai amu keretisho keponaa osarge tosesen loltungani.

Ore embaye edukuya naitishipisho tele matundai, esidai amu ore kulo naa iloshi lemeeta ilanterera tiatua neeku ore ake piidung' naa kemelok oleng' naa kelelek enginosata amu miton naa aing'orung'oru lelo aanterera, inya ake duo oltung'ani. Naa kemiri oshi ninche egol aalang'u kulo kulie neeku iasie nai oltung'ani biashara sidai amu aitum iropiyiani kumok. Karaki naa nemeeta lelo anterera.

Kaidim nai atejo naa ore eninko tenintobir ena amu ekijo naa mikorogo naa enkurma ake ipik atua enkare nimincho ake eiko mincho sii irushwau anaa inoshi ningira ayier inychapatini micho egolu, niaku ikorog ake metaa minyjo enkare irushayie ake peno pitumoki atayiera ntokitin inonok ore ina kata indim ake atipika eilata orokiyo ninteru ayier amu kebebek oshi ninche.

Ore eneikoni teneitobiri ena siaai nintau kuna dhania inono midung' sii mpaka kuna keek enaalo ake eabori peneu amu keji oshi nena keek enyena sidan piitumoki atipika indaa ino, naaku idung' ake enaalo naji ketii intona, nidung'oo enkiti weji naa ore teine weji naa iindim inakata ateyara nenia kutii tokitin inaureshata enana.

Ore ormareng'e lotoning'o laipirta ena baye naa indim atudumu kulo matunda amu kebulu taa kulo indim atuuno mpaka tenkang' ino nebulu sii egira aibung'a ewaya esekeng'ei ino, egira aitamanaa amanaa. Oree peebulu neija nesioki aisho, ore taa kulo matunda enoshi kata eoto amu intau eoto naa etaa kegira adoru. Kore inakata kulo matunda indim aitobirie mpaka juice ina are namelok indim aitobirie, ashu inya neija, intuko ake nintayu ena toki e oriong' ninya.

ore enaiko oltungani penya ena ,indim aitukuo ,ore enoshi kata indukuo metaa kisafi ninya .etii sii kulie tunganak oitayu ena toki eoriong niaku tiniyieu sii nintayu ena toki eoring nintayu nkinyat pitumoki ainosa .

ore eneikoni kulo mintayu obobo, intau tede teshumata, pee epuku aapokin. neeku idung'u ewueji negira aibung' ore ewueji eshumata nintau. amu mintau nabo nabo. ore idipa atadotu nejia, nipik inoshi diishi naapiki. nilo amir. amu mitauni nabo nabo.

Oree material nintumiya tenkopang naa kore ishomo olduka niinyang'u lelo paek loitobirieki amu ketae naa naa irpaek lenyena mee ake irpaek pooki mee kulo oshi ouni tolshamba, naaku ore ake piilo niinyang'u ulotu ake niipik emoti ino shumpin, ore itipika ishumpi nipik ilata nkiti kata paa ibukoki taa lelo irpaek linonook, nipising'aki amu ore intarua aadar naa kepuku pooki aapuku naa aimin te moti, naaku ipising'aki, ore oshi nechi kata etadara pookin metigirai emoti niyiolou ajoo eidipa aoto pookin, metii orpaeki letu eiko eku nibolu taaa nintau apik eweji nintereu aaanya.

ore ena daa naji sphaghetti elelek intobirie intokitinkumok amu etii iltunganak onyor enoshi kata aa itokitokieki pinosie enkae toki piyier duo tenaa kenkiri niyier tenkae moti niaku tiniyieu duo niyier nejia naa ipik ake enkare emotinintokitokie. ore eotok nimbukoo ina are tenaa ketii enkare natelekunye nibukoki enkare nairobi ,naa ore ina are nairobi naa keret pemibunga eton inguikino ore pindip nipik eilata ino amu keret sininye ina ilata .

Ore maana naata ketii iltung'anak oonyorr neeku kituku ake kulie tung'anak nenya kitawuo ake ena toki nanyori eshumata, ore pee intau ena toki nanyiri ninya enankae alo nado, mee kila mutu taa lotum amu kegolenking'orunoto.

ore kulo naa keishiaa oltung'ani nintuku nintayu enatoki ee oriong', ena kinyati ee oriong' ninya. kake ketii oshi iloodua ketii kulie lodua leijo keishiijo na ketii kulie looto neaku keishiaa niyiolou eninko tenigelu. amu ketii loodua netii loomelok neaku ina naaji enduata napaashari nayiolo.

ore eng'eno naata naipirta ena, neminchaa nintau eton. keeta eninko pee intau amu mintau eton eitu eku temukunta ino. amu melotu naa ake aku ata teniyau atua aji. neeku oe ebae niyieu nias, ore enatoki eshumata naibung'ita oshi, mpaka negolu. ore pee egolu mpaka nidol ajo iterua atoyu. nintau taa nilo aya atu aji.

ore nai ebae najo.ee kajo naaji kisapuk. kisapuk naai tenkop ang'.amu ekiun iyiook. ketii iltunganak oun kumok. neku kajo naji kisapuk. iterutua iltunganak kumok aayiolou. neeku keun amu keretisho naa. iterutua iltunganak aisho nkera. iun nimir. ore tenaa iyeta nkera inonok kutitik niyieraki. tenaa iyieu sii nipik oloshoro lino nipik. nepiki sii edaa. neeku iterutua iltungank kumok ayiolou ajo keeta esiai sapuk neeku keuni.

Ore entoki nadol nadamu tenadol ena siai naa in`damu biashara amu ore iata lukunguni naijo kuna naa tenincho endaa naitosha nebulu asioki. naa ore pee ebulu asioki nimirr . imir ilukunguni inonok nitum iropiyiani ,nisioki atum iropiyiani amu isiokisioki naa abulu . ore irmosorr sii keeta sininche iropiyiani ,isotu irmosorr linonok anaake nila amirr .naa iyiolo naa inakata ewui nifaa piya kulo mosorr linonok ,niyiolo bei niloito amirr naa ore tenitum naji order naa isioki nai atum itum iropiyiani sidan oleng nintoki atum iropiyiani ninyangunyie kuliek endaa , niyaki endaa amu kishaa neeta endaa pooki saa peetumoki naa atubulu. niaku ina baa adamu.

Ore naa ebaye naatiship ena siai naa ketadamu ajo ore epaa etuwuen naa meetai kuna nkulee meetai iltaratarini oltarakita olotuu ereem omoonta. Naa ore naa epaa na nkishuu inonok nadoo nikisaidia te ang aloo alepuu kulee. Niimir kulee inonok to long'ok nilolo nieta teatua nkishu inonok naije easie esiai enkiromoro le lchamba. Oe piiboluu nedaa neirapoosho sidai nilootu ataas siai e moonta nireem emoontanoo etua itimia nkaik.

Ore embae nadolta egira aasa naa eneasi apa too nkulie olong'i teniyu oltung'ani nintau olchafu otii atua irpaek linonok arashu endaa ino e mukunda. Neeku isotu ina daa ino nintoki naa apiripir pee epuku ilo chafu le shumata. Nena baa adolita tenadol ena siai amu neija apa easi.

ore entokitin nadolita tena na inkineji olkuo lenye, etii na ena ayioni kiti nangira alo airita kuna kineji, netii sii inkishu eti inkishu naati netii ilkeek netii na nkujita nagira kuna kinejik anya onena kishu ee nena tokitin na adolita.

Ore enikoni pee itobiri ena kum nae intokitokie irpaek linonok o ng'washen, o ng'washen nindipa atagweta, nipik enkare nintokitokie. Ore eoto ng'washen, amu o neoto duo irpaek linonok ore eneoku ninkum ang'as ninje. Ore inkumo ninje, keetai enatoki nanyori ore pee miata enatoki nanyori idong'o enaa enkurma nidumu impuka inonok indim nai atipika kuna sipinach, ashu ipik ena tokitin ormalenge. Ore kuna kinyat ormalenge ashu nena benek ormalenge nindim sininye aitokitokie, ore eoto oleng' metaa kenana nipik atua naduo kwashen inonok nindipa aikumo ninkum pookin. Ore inkumo pookin nepuku enkum ino enyori amu etii naa iltung'anak onyor ena nanyori amu eji ninye namelok nindipa duo atipika shumbi naduo kwashen inonok orpaek.

Ore entoki nadolita egira aasa naa kadolita inkerra, inkuti kerra oshi naikenori naa mepuku tiang', ninche adolita egirai aisho indaiki, kuna kinyat ashu erikia, kuna rikia naitayuoki te emukunda ore peyie intayu tolchamba lino niyaki minosa amu mepuku naa kuna tiang', inoshi naikenoro.

ore entoki nadolita tena siai naa iltunganak ogira apik ele shamba olchani naa kepiki olchani pibooyo moyiariti ashu pitau ,pitau ,arashu pitau nkukunik natii duo atua ele shamba pimibung enda nagirai ajo piremi tele shamba ashu peuni ashu nauno. neaku ninye adolta egirae apik aisuaaki olchani .

ore ebae niyieu nias, naa ing'as ayiolou enintayunye kulo tairi, ningas ayiolu naa enitumie. niyiolou eninko tenitum kuna kikinkini, naa natii ene wueji naibung'itae, ina ebae nishaa niyiolou, naa ore tenitoni iunito. kifaa nintasheyie metaa kegira aitashe esidai isiriri, mpaka naa nebaya ene.

Ore eninko pinya ena naa ingas aituku ,ore indipa aituku ore indipa aitukuo ena daa nintau kuna kinyat nintau si nkinya ore intawuo nkinyat indipa atikinya niguet amu ketii naa oltungani oyieu nenya egueta pinnkaranga, ninkaranga niyier duo orkeseri arashu ormushele ashu iyier ake onkwashen ninya . ashu sii indim aitokitokie ,ore indipa atikinya indim sii aitokitokie ashu intuku ake nintokitokie ninosie nisotie shai tedekenya , indim sii ataasa nejia ashu inkaraanga.

Ore entoki nadolta egira aasa naa ketii olchani otii ine wueji otii atua oltoo naa ketii enterit natipikaki naijo osinyai ,netii oltungani oibungita shumbi teine wuei ashu shumbi tenkaina ina entoki nadolita egira...

Ore peetu eibelekenya ena siaai tenkopang amuu meyeu ilmaasai neas ena siaai, meyeu neturu inkariak to lchambaii lenye, neya nidol sii igira aas eremore naijo ena naa kejo igira sii ainyal olchamba lino oshiake lonya nkishu, kejo igira adumu enchoto sapuk aitaas kule tokitin, naa ore nkae toki meyeu neinyang'u kuna tokitin naa naitumiyai anaa kulo paipi ooya enkare amu keishaa naa negira aaya inkare saa mpookin peetumoki indaa ino atupuku to olchamba, naa keibelekenyi te nkopan amu ore noshi niesita ketii ake ltungana loogira aajo oo einyala olchamba lenye loshi lonya inkishu aitaas nkule tokitin nemeyiolo ninche ajo enemaa nena tokitin.

ore esiai naasitae embae naasitae tene naa intayio irpaek linonok tolchamba ,ore itekesua irpaek linonok tolchamba nilotu ayau , niyau ang nipik ewuei metoijo nintij enkolong pee etoyu iladuoo paek linonok tenetii duo ilitu etoyu. ore etoito irpaek linonok indim atudumu niya atuaji niaku ilotu ake aitayu boo anaake amu ekiponu aaret enoshi kata injo pin`dongu enkurma pemepuo ake irpaek linonok anguoyu ninyiala tiatua aji amu mitoki ainosayu . niaku ore enoshi kata enkata olameyu naa meetae enkurma nindim nilo etagolo enkurma nilo aidong irpaek linonok te bei nalelek oleng ,bei eabori oleng, niaku ina adolta.

Ore embaye nagira aaasa tene naa oltung'ani ogira airemisho ogira aitayu kuna tokitin tiatua enkare naa ore oshi teniata olchamba otii enkare oleng naa keisidai naaji teniun oltung'ani ormushele keisidai naaji teunoto ormushele amu kesioki abulu amu kenyor ewueji natii enkare naijio ina neeku ilotu ake aun ormushele lino tiatua ina aare.

ore entoki naidim atejo ore enkae bae napaashari, naa idim aibungie ena daa ino tenimiata naaji iropiyiani niyiang'unye kuna tokitin pookin, naa idim sii atudumu nkulie keenta, niyen. nilepunye edaa ino pee itumoki ateena pee mitoki aigusa enkop. idim atudumu niyen toorgoso, too nkeenta. too kuna kutitik, niyen pookin omeitasho pookin.

ore embae nadolta egira aasa tene wuei naa iltunganak ogira aiko olchamba lenye pemi pemee aitobir enchoto naa pemeunisho ake niput endaa ewuei pookin niaku kegirae apik ewuei nebo ,kegirae aitobir ewueji naa kepiki endaa ,nebulu endaa sapuk te wuei nebo ashu alangu naa nipik endaa ino enkop metaa kegira abulu tewuei sapuk amu keya enchoto sapuk amu keya nai erishata sapuk

Ore ormarenke latoning'o tene naa, ore ele na entoki naji osaara la, iun tolchamba lino pebulu, penya ake nkishu nonok. Endaa nanya nkishu na kesidai amu kisho nkishu metoponai kule. Tenaa kenkishu ekule. Neeku dung'u, nilotu niyaki etiu iji, na teniata enoshi mashini naidong',idim si aimie ina mashini midong'o penya enoshi ikunaji penyo. Emekure egol aikoji etananita. Nedung'idung'i metaa kutitik. Ina nai ebae nadolta tenewei egira aasa. Ilo nai marenke ifaa ninko nisuj pintoti nkishu nonok.

ore ena naa oltung'ani ounito ngwashen enyanak ore amu meeta ninye olchamba sapuk ounie nedumu ake ninye orkuniyia nepik enterit nepik empeku enye, nakisidai naa ene amu metiu enaa enoshikata itipika olchamba pooki amu midapasha neeku itum ake ingwashen inonok pooki.

Ore embae nadolita tene naa oltung'ani ogira anya indaikin adolita oltung'ani etii enaisho natii ine wueji oltupa netii naa oltung'ani ogira anya ina daa naa ore naa ina daa naa amu ijio enduaaa naa endaa enye nanyaita tenkata enye edukuya amu tinidol ninye venye naikuna enkomom naa oltung'ani leitu emoku anya endaa naijio ena neeku ore ele tung'ani kelio aje ajo mee enakop etii nkuapi eboo etii enyaitaa naa indaiki naanyaitai tinaalo neitu emoku naaninye anya neeku ina peeng'a aawoku apik orkijiko neng'as aing'or aing'uraa duo tenaa Kenya amu ore nena daiki nemenyai tenaalo.

Ore embaye edukuya nalotu indamunot tenadol ena kiteng naa ayiolou ajo kule naa ropiyiani sii amu tenadol ena kiteng naa inoshi naa inkishu ekule nailepu kule kumok lino amir amu miata sii enkiteng naaijio ena nipuopuo aaok amu keeku nena le kumok oleng ,naa idol ena kiteng ajo melepi enkolong nabo kelepi kat uni naaji tenkolong neeku itum naaji kule kumok nindiim atimira niintoti ena kiteng aitobiraki neeku ore entoki nadol naa iropiyiani oo kule amu eitum sii idol ake ajo ore ena naa esiai ekutosha naaidim oltung'ani ataasa ilepu kule inonok nilo aamir.

Enetipat ena baye amu, lazima piinjo olashe lino metanaa. Ore iata inkiteng' natoishe naa lazima pisho enkashe kiti metanaa pee eraposho sininye amu eton naa itu emoku anya inkujit. Neeku indim atipika nkishu naijo kuna ateena tenkang' ino amu kisaidia sii te kule, itum kule niindim atimira oltung'ani naa empeku sidai. Tenidol ena peku naa embeku sidai sii naidim oltung'ani atipika enkang' enye.

ee kaidim naaji nanu atejo kanyor ena bae amu idolita ajo ewueji neleng' netii enkiteng' naata olashe. etoishe ena kiteng eeta olashe lenye, adoolta sii enyewa ena kiteng ajo kisapuk keeta kule. neeku isidai naji ena peku sii ninye, kanyor naai nanu ena peku. isidai oleng amu, nkishu kuna ekule naa keeta kule oleng. naa idim atimira oltungani. kitosha olashe metanaa, naa kitosha idumu alo amir. neeku kajo naai nanu ebae sidai amu ore ninye ena peku keiu empeku sidai sii.

Ore embaye nadolita tenewueji naa irmatunda ootaguetaki nepiki ine weuji metaa keidim naaji oltung'ani ainosa amu keisidan kulo matunda amu keponaa orsarge tosesen loltung'ani keisidai naaji tekulo tung'anak oota emoyian esukare amu meeta ele matunda esukari sapuk oleng.

ore eneiko oltung'ani pee itobir ena toki ingas aitobir ena kurma ino. anaa enosi nintobir imukateni, nincho metotona. nipik orokiyo enkima kake mipik eilata ningas aitoyu. ninteru adung'.ninteru apik, tenaa kenoo nkiri duoo oyierita tenaa kenoo nkwashen. nipik inkiri atua.

Ore entoki naadolita tene naa impoosho naa ing'as naa aitokitokie kuna poosho ore pee intokitokie impoosho inonok ninkaraanga amu adol ajo ore ele mushele ,ormushele lintokitokie nibukoki netii siii spergeti neeku aitokitokie ormushele lino spageti ashu intokitokie kando kando nipik esaani anya.

ene tipat amu ore irmaasai ninye kenyor aatook shai. kake ore irmaasai ninye amu kadoolta ajo ormuge. idimidimi naa aateyier neoki. nipikaki iltunganak inkikompeni. tenaa ormarei lino nipikaki. amu ore irmaasae keok shai kila enteipa.

ore ena siai naa keyoeri oshi motorik, naa inemaana oleng tosesen loltungani, ore ninye pee itokitokieki kuna kirik, nintaau nena kirik naatii emoti amu kemelook naaduo nena kirik natii emoti. kuna naitokitokieki. amu meeta ninche, meeta entoki natipikaki, neeku kisidan sii tosesen loltungani amu meeta entoki natipikai. neeku ore pee intau nena kirik pookin. nimpir neoki.

Ore embaye nagira aasa naa iltunganak ooitautuo ,ketii emukunta natii inewueji neeku eewoto irpaek lenye neitayu irpaek ompaka enkima tenewueji tolchamba, neitauni iladuo paek nepeji ore eidipa atapej irpaek lenye netoni aanya ina baye nagira aasa tenewueji netoni aanya irpaek oidipa aatapej.

Ore ebae nadolta egira aasa tenewei naa oltung'ani otuuno, otuuno kuna toki. Amu kejo irmaasai ketii irmaasai ojo nemanbuli. Ore idipa atuun, etii iltung'anak oonya. Neeku keuni, ore pebulu sii metaa kinosayu, etii iltung'anak oitau nenya. Nenya ake aitobiraki, neyier anya.

Ore eninko pintobir kuna puka naa, ore ninko ing'asa aituku kuna puka. Pepuku olchafu duo pookin oata tenintauo duo tosokoni ashu temukunta ino. Ing'asa aituku, ore pintuku, ninteru duo aitobir pe idung'dung'. Nidung'dung' impuka inonok. Ore idipa atudung'o, idim naa inakata ateyiara. Aikaraanga mpuka inonok. Nipik atua eilata, nipik kitunkuu ornyanya tenaa kernyanya ipikita, etii iltung'anak oitushulaki nkiri, nincho meoto. Kake peoku oleng'. Ore inakata idim ainosa mpuka inonok amu keretisho kuna puka nanyori tosesen loltung'ani.

Ore ormarenge latoning'o laipirta ena baye naa intayu enatoki ore ena hoho intayu temukunta naa keisaidia oleng keisaidia amu ore iyierita endaa ino kepik endaa ino ildol ajo mekure eishamu enadoo venye naishia keeta olchamei opik endaa metaa keishamu esidai ina naai embaye nayiolo.

Ore enagiraa aasa tene naa oltung'ani oiremo ewueji enye neilepunyie enterit aitobiraki nepik empeku enye neunisho nebukoki apa empeku enye nebukoki irkujit ore ino kujita keret sii peemepuoni nkukunik aajo enya intona enaduoo toki nituuno neeku keret sii enkare nitubukoko peemelo enaduo are ainyialari ainyial ena toki nintobira ele malenge lenye neeku ina embaye nagira aasa tenewueji naa kebulu sii asioki.

ore ena bae kisidai ena bae, kanyor nanu ena bae amu ore idipa oltungani aitau. irnyanya linonok apa lituuno, niyioolo ewueji nigira alo amirie tosokoni. idumu ake igira alo aitaa iwueitin, niya wuejitin pooki. nifaa pee ilo adumu iropiyiani. inonok. iladuoo tunganak liyiolo ajo kaji iloito amirie. ore sii piya ang nepuoi aayierishore.

Ore eninko pee intabiraa iropiyiani nairiuono toonkulie kwapi naa ing'as aing'uraa ajo kaakop eing'uaaa nena ropiyiani amu ketii sii nkulie ropiyiani nikiriuni toonkulie kwapi neponu mpaka esimu ino kake etii naa nkulie naa mbaka nibaya nkulie benkii amu ketii enkae benki naji western unions naa ore naa peeibaya ina benki peeilo aing'ura ropiyiani inonok peeilo naa adumu iropiyiani inonok rairiuno toonkulie kwapi nejia inko peeitum iropiyiani inonok lazima pee ing'as alo inkulie benkii peeilo atum iropiyiani inonok peilo aitayu.